kisereek ko choton tyongiik che ibuu tuguk chechang che tomgenai kole nee agoo kesreek chuton kochome konai missing ngogaik ago mising kongeme icheget agoim icheget ago chome kabiza konam olemii gonyeek en icheget ago chuton ko gigoek ngemutyet neoo kot mising en ingogaik agoo kokwoutik choton chegisubii asigee kirinda kesereek chuton ko choton kyole kerichot cheuu in powder choton chegigureen iin moortin doom anan ko alaak ko iin powder chegibisen ago boree icheget ago moweske ago koraa koyoche kebiit elemenye ngogaik ago koraa kesereek kochome konam tugug en imbaar sanasana goo suguma ago sigegirinda kisereek chuton koyoche icheng kerichek choton chegibiten ngweek asimataar suguma ichoton ago nome koraa gebbich ago yoche kebiit gebbich kotogomengech kabiza , ko yan gagimin koyoche koraa iial keminde kerichek choton iih osigo iin um

Koroitoni ko noton nekikure um muhogo ako noton, ko noton nkema koyoche yonkaketut koyoche kema akesai kapisa akoityo kopa keng'a kapisa en tinga akiyomu kora ak pushek ako nitoni kokararan mising amun tinye nutrients chechang chetoreti porto en yetunet ak kokochi kora porto kokimit en saishek chechang.

boisiyenitok konotok ne gararan missing ne kimine seedlings ago kararan missing sana sana eng tiemindet amun tiemindet koale tenderek agomin en ole gimine ,imuche kwal goroitok ne tindoi keringoik chechang agocheng ngungunyek choto che gararan agonde mbolea agobit kora simanam tiongik si kwalnda chutok .amun chome biik seeds choto cheale amun rutun en nyumnyumindo ,achere biik tugul komiin chutok si komuch kotaret tiemik alak chememuche kusich tenderek ang olekaba

koroiton ni kochoto gegurek pilipiliat ago niton gogaran missing ago rutun en nyumnyumindo maime chi ago matinye goragasisyek chechang asi kopit korut. rutun eng nyumnyumindo. tinye beit ne kararan nialnden en sokoni kotinye beit ne kararan missing, kararan missing ngichobee amitwokik ako kararan eng bik che lalnjin mootinwek. achere tiemik tugul komin koroi amun maame nafasi neoo ichengei kityo ole gindoi, kararan missing

Olishetab tukuk cheterter ko kiit nechome biik chechang mising sana sana ko biik choton che kwonyik ak ko yoche kabisa ibang'anke en olishet sana sana ko yoon metokyinike ial kii koyoche ibang'an Kee kabisa amun rabinik chetindoi komara komoyome ako yoche kora ibang'an rabinik cheboishen en kila ak kila asi ibong'onchi kiit nemokyinike sana sana en arawanoton neyoche en tukuk cheche ial, moyoche iolishe, kiit nekesich ii komalasima kelee imokyinike imuche imoche ial kityo ko ibaibaiteng'e lakini komobomaana mising, ko achere biik koriib kabisa en olishet ak kobang'ang'e yoon kosich rabinik kopchechi tukuk choton chemokying'e amalasima kora ko ial tukuk tukul.

Tetutik chotoon chebo kila ko taam ananganigei naan ngeet subui ii ko mii tuguuk che achapchikei en betuut ii ago aasaye kabisa agagachi kora Mungu ii agalechii kotaretan en tetutik chotoon che amachei ayai ,kou chotoon ii ko amache aminsaa en mbaar ko aminsei agaa ger kabisa ale kasuldaa boisionoton ago tuguuk alaak kora che amache ayai atakyinigei kabisa ak ager ale kasuldaa kiit notoon ne kandei ayai eng kila ak kila ,so koyachei ngunoon ii aariip kabisaa akapangachii koot ko makyingei rapinik ii koyachei atabaan chotoon ii asikoyaam kora chotoon, kiit na makyinigei koyaak en betuut noton.

Koroito ni ko noton kikuren cloves en lugait ab kingeresa ako Sana sanakomabitunat koroiton en kerenyon amun manamegei AK climate Nebo olotin akomatamine koraa temik chechang koroiton kikuren cloves koroiton ko kararan mising tandan matamine temik kokararan mising amun kibaishen en ngechobe amitwokik ako koraa koroiton kechopen akoba kerchek en bik alak ako koroiton koraa Koba ishen bik alak koriben gei en itunda nywan akokoraa tareti koraa en noton Nebo konyum nyum nekikuren digestion en borta amun tareti Moet kabisa akokachi ? Korotik Koba komie akobar bacteria choton cheibu mianwakik en borta kararan mising koroiton ako achere koraa temik kotkomii en kamaswek chenamegei akoroiton ii komuch komin icheken amun tinye rabinik chechang koraa ngealda

Kit netesee taa en yuton ii konoton koo ee chemushanetab sokek choton chebo maberek anan konoton ko en lukaitab kingereza kekuren guava ako ee boishoniton ii kokararan missing' amun chemushoni chitobak koyee bekab guava initon ako kararan missing' en bortab chito amun ikochin inee kosich komnotet en bortanyin ako toreti koraa en korotik ii ak korib ngalekab sukaruk en borto ak kokochi koraa koteshi kimnotet borto noton korib asimosich ee ngemu asimosich ugonjwa cheterter ako toreti koraa en kanyumnyumetab digestion ii asikotoret moet kosto omitwogik komie ak korib koraa kebeberta noton nebo moet , kararan missing' ako ochere bik tugul koyee en kila ak kila bekab maberek sokekab maberek.

ndoger niton koo koriik choton chebo myelegusyeek ago ndogeer kiiton konyone metinyuun olee en komosweek chemiten iih ko olemiten ropta neoo mising omuun chome icheget iih olemiten ropta neoo agoo togu kole olemiten iih kontinye tuguk che chemokyingee amun kayumaak chechang mising en komosoton agoo togu koraa kelee elemiten koo moome biik kouu oleomdoo chumbeek tuguk chuton iih omuun kanamgee ak itondo ab emet korotwek chuton ago kororon mising koraa omun kimuche keboisien shelve ichoton iih kyalda agoo tinye beeit koraa nebo barak mising, toreti koraa biik kosich rabinik chemokyingee koriik choton, kararan mising boisyoniton iih amun igojin biik rabinik

Kit netesee taa en yu konoton ngaetab omitwogik choton chebo tugaa, choton koimuche kobandek ii anan ko suswek choton ko marurek choton chebo tugaa chekokiyomo tugul , ako koraa okere boto bandek boishoniton, ako boishoniton keboisien moshinit noto nengoe mobek ii ak bandek choton chebo tugaa, ako koraa kingoe ak kechoben ii sana sana kobik chechang kochoben choton ko silage , ko silage oi kochoton chetoreti tugaa kokochi koteshi cheko ak koraa kokoi kimnotet ii akotoreti koraa tugaa kobioso ako yebiyoso kokochin koyee beek chechang, ako yon kakoyee beek chechang ii kotoreti icheket kokon cheko choton chemiten oliet nemi barak kabisa, kararan kabisa koroi , boishoniton ii ako kichere temik chechang asikotoret sana sana en komoswek chemotomiten omitwogik choton ko marurek chebo tugaa ko kichere bik choton chemi komoswek choton konetkee koyai boishoniton amun kororon kabisa en tugaa akotoret icheket

Boishoniton ko noton ko aldaetab makaa ko choton ko chobetab makaa ak ko boishoniton ko chang tukuk chemokyinike simuch iyai biashara initon simaam korong ibeel makaa ichuton koyoche itinye ketik choton cheyomotin ak ko chekimen chebo makaa, maketik aketukul chechobe makaa akoyoche kora Iker ilee itinye ketichoton ak Iker kora ilee itinye biik chetoretin kochob makaa ichuton amun mokyinge kora biik ak rabinik ak ko kora yoche kora ichob iin ng'omnotet nemii barak asikomuch kobwa komnye asimowo chito asara ak ko kora asikimong komnye koyoche kora itinye itinye naet akobo aldaetab makaa ak ketit noton nekimokying'e en chobetab makaa amun maketik tukul cheyoche kechoben makaa, so kokaran mising kenai kotom ialde makaa ak inai kora elekioldoitoak iteb beit asimobir ngweny biik cheole makaa ichuton, yoche itebate ak inai en biik chekikoyai mising.

Moshininiton konoton kekuren en lukaitab kingereza noto koo mechanical chopper anan koo crusher noton koboishen kechoben tugukab omitwokik choton koo cheu iin omitwokikab tugak ii choton ko elekichopto en omitwokikab tugaa kotile suswek ii ak kotil koraa marurek ii ,anan koo mobek ii ,anan ko miwek koraa koik tuguk komengekitun kabisa komuch koyaam tugaa anan koo omitwogik alak chebo kaa , ako koraa en boisioniton en eleborundo koboru kole kokiboishen kechilen bandek anan kobek choton chekichoben ii choton chekichoben bushek, anan koo omitwokikab tugaa ako ingunii kechoben bushek asikomuch koraa kiam keboishen kikochi tugaa kou chengek anan kingolen ak chengek kararan boisioni kabisa amun inyumnyume kasitab chito sana sana en temik choton chetindo tugaa chechang en sangunywan.

koroiton ii koo noton kegureen octobus, ago koroiton ii koo tyondo kabisa nemiten en ii oinosyek chechang sanasana ko choton ko oceans anan ko seas ago koroiton ii kotindoo chabai kabisa portonyin ago imuche koraa kowal kalait anan kotiyengee elemiten ago chome koraa sanasana kounygee en koiik anan koungee en korotwek kwaak chegigotech ago tuguchu tinye chechang ii kotam keboree tails lakini biik chechang komonge kole mo tails omuun tuguk chuton ko euneek chejwaget ago korotwek chuton konoyotin mising kole ngomen kabiza agoo imuche kora kowaal itondo nywaan en elegabaa agoo rwoee kabiza asimaginam ago koraa imuche korotwek chuton omee tuguk alak ago imuch kwaam tyongik alak chebo chemenye ocean kararan mising koroiton koraa ngyaam amun tindoo nutrients chetoreti borto

Koroi niton ko kit nnaya mising ko coconut en lugait noton Nebo kingeresa ako koroiton ko niker okot Chito nechobe ko Chito nemenye en olimbo coast amun matarutu coconut ichuton en kamaswek tugul chebo orit chrome korut kabisa en yelechang bek ak koraa en yelechang bek ab chumbik akoroiton kokararan mising tinye bek chekororon kabisa tareti borta ako Tam kebore kerchek en borta ako koraa kemuche ke Na koroiton igere tinye kongae kwanyiton en bichait kongae tuguk chelelach en orit akutuguk choton chelelach koimuchi kechapen amitwokik kararan kabisa en amitwokik sanasana chome bik kobaishen kochap samakinik anan kechapen mchelek choton chebo coconut chuton . kararan mising akechope kwanyinyikitun kabisa ak kotinye koraa sakyat neui kabisa ako simuch itui koyaache kabisa ikwer Amit nekim asikohee sinyoru tuguk choton chemii orit , kararan kabisa koroiton ako en temik Chemiten kamaswek chemii coast komuch koyai chuton

Ee bandab tai noton nekimokchi ngee en koroi koyochen itinye choton kasit ii komuch koboisien chito koraa sitimet, so en chito ngunon nemotindo sitimet en korenyin ii ko anan kokasit ii koimuche, komoimuche koboisien koroiton, amun koroiton ii komoche kasit ii ak koraa komoche ole kikitorjindo poipunondo komiche ngomnotet nemi barak ako koraa ikere tuguchono chon kokirotchi chebiriren kokonoron misink, amun inyumnyume kasiniton nibo laletab maat amun kiwokto kityok kolal maat kararan misink koroi sana sana en bik che chope omitwogik chechang ii, komuche kochop en nyumnyumindo amun mi komoswek oengu en koroii, kokararan misink ako ochere chitugul kot komi chi neimuche koyai boisioni komuch koboisien niton kosir koboisien maat anan koketik choton ko kwenik en kaa kararan misink moshininiton niton kokasit netindo komoswek oeng.

Tukuk chebokomonut en pichaini chomuche ocher kochang mising amun en komosto netaa noton nebo barak okere olee kikoboishen chito anan ko temindet ng'omnotet nemii barak komin spinach en noton ko katait anan ko poiput nekotokiboishen ketachen beek, ko kararan mising koroiton amun toreti kora korib nabas, too momii nabas en elekiminsen, ak ko kora ikere miten itunguyot ak ko miten kora isoyot nekokorut ak itunguyot ak ko kora miten mauat nemiten ngweny ak ko en komosto akee kora komiten elee kakominen mokobchat, kararan kabisaa mising koroi ak ko toreti kora temindet kosich rabinik amun chome biik tukuk choton chebo bandab taai ak ng'omnotet neuniton, siche kora rabinik ing'walda chuton ko seedlings kwoldechi biik amun oldo en beit nemii barak anan ko nechomeke ak biikab cheolishe choton ko biikab mung'aret, kararan kabisa mising amun en tukuk tukul chemi oriityu kobokomonut tukul.

Kiit netesetai en yuu ko noton ko minetab eeh choton ko seedlings chemuche komin chito ak kwalda ak kotoreti niton kabisa ko toreti rurutik chuton koruryo komie amun mobirchinge nabas rurutik chuton ak kosikying'e kora tukuk chemokying'e en oreet noton nekararan mising , kora teree boishoniton komorut rurutik choton chemo kimokying'e en imbar choton ko cheuu chemasai amun momii elee rutunen amun kering'et nekokikochi rurutyet aketukul en yoton ko kitikin ak ko moyomeke kora kobirchike ak chemasai choton ko rurutik choton chemo kimokying'e en imbar, kararan niton mising amun imuche kokoo rurutik chechang kokochi temindet amun chaang ak koribe kora nabas ak ko toreti kora temindet komosich koyai kasit newo mising korib kora korotwechuton, kararan boishoniton mising.

Kiit netesetaa en yuu en pichainiton ii ko iboru biik choton chetesetai ko havesteni anan konemu rurutikwak en imbar ak ko yoe kasit newo mising ak ko toku kole chang rurutik chekosikyike bichu amun ikere ibee tukuk chechang choton ko chekaike biasinik chekokebol ak ko ikere boto kora kobimoni kwonyiton ak chichiton asikwoldechi biik, kararan kora boishoniton amun kora moboishe rabishek chechang temindet, moboishen rabishek chechang temindet koyai boishoniton, imuche koyai inendet anan komuch chito necheng'e kou eletoreti kou eleu en pichait, kararan kora niton amun mokimokying'e moshinishek chekali mising ak ko mokimokying'e kora biik chechang mising koyai kasiniton, imuch konet chito akeng'e kityo AK kotoret temindet inendet ak konet kora olekioldoito tukuchuton, kararan niton mising amun imuche ikochin komonut ak rabinik temik kosich en kasit nekikoyai en imbaronikwak.

boiyoniton ko noton koo minet ab ndumaa anan koo noton koo en lugait ab kingereza rkegureen arrow root ago kararan koot mising boisioniton amun ruree en nyumyumindo ngeriib icheget ago chang tuguk chemokyingee korotwek chuton kigureen ndumaa osigoruuryo komyee agoo koboto tuguk chemokyingee ko chaang aina chebo ndumaa koyoche icheng temindet ndumaa ago yooche icheng temindet iih ndumaa noton nenomegee ak koreet noton nemiten ago koraa moche ndumaa ichuton iih komosweek chee elewoo ropta anan ko elechaang beek, agoo anan imuche koraa imin en komosweek chemachang beek iih lagini yoche irrib koraa bitet ab korotwek chuton, ngunon en minseet ab koroiton iih koyoche iichop mbareet iih ak indee manure choton ko mbolea cheboo chegindoo mbareet iih ak kemin koraa kotom konaam ropta agoo yoche koraa iriib nabaas negochinii minutyet agetugul nebo ndumaa inotok iih omun yoche kosich nabaas neoo kot mising sigoruryo komyee, yoche koruryoo koraa iriib beek chechwaak

Boisioniton ii ko boishet nebo minetab bobek ako boishoniton ko Kararan missing' amun bobek ii kokit netinye nutrients chechang en bortab chito ako toreti koraa en omitwokikab kila kila sana sana en komoswek chenan komomiten omitwogik ko Kararan missing' koroiton so en korenyun en kokwenyun ii ko ole kiyoito boisioni ko bobek chechang komotokimine temik amun sana sana ko kilenai kele ruru icheket en imbar ako malasima komin temik ii , lakini mi temik alak chakikoyai ko mungaret koroiton ii ako imuch kominat en imbaronikwak ii ako motoboishen technology chechang kimuche kityok en imbar ii ak kerib en beek amun mokchingee beek chechang si korurio bobechuton ako koraa ko en isirek anan kotiongil chemuch kongem rutunwnywan ii koyoche kerib labisa en bitet ak koraa kerib beekwak ii ak keker koraa kele kinogo beek en saisiek agetul asikorurio komie bokomonut kabisa boisioni en temik.

Indoker boisioniton ii ko okere elenyonundo kaliangat kou elekikinetita bik kotokemite primary school ii kokararan misink kenai sobetab ii, sobetab kaliangat noton konomen ii maainik choton chekokilok ii ko chebure betushek angwan ako yeitio koechekitun koraa en betushek taman ak somok ii koik iin koik kutik ak koechekitun koraa totun koik ii ,koik kaliangat ak koketchikee koraa oraniton ii ,amun imuche kolok, imuche kolok koraa kalianganiton ii ak kowekchigee koraa kowek koraa koik, koik kowek koraa cycle inoton ii ak kototun koet koraa kosich lagok chechang ii en maisha nenyinet.

kiit netestai en yuu konoton ko tesetai tuguk chechang en sait agenge, noton ko chuchuganet ab bandek anan ko nganuk cheyoe kwonyik ii ako chuchuganet kora agoboto kora molset amun kiyoe en elemiten asista neoo, kararan boisioni amun toreti kotililit bandeek chegogebut en imbar ii ago igoin koraa pichait negaran amun ngwale chito kogere kole tililen bandeek chuton anan ko nganuk chuton agomuch koboboenchi ak kwal chechang, kararan koraa boisionii amun toreti bandeek chuton komo um chon kogebuut en imbar sanasana ko chon mara chon kongorngor ii kotoreti koraa bandeek chuton ii komonunyoo en kotom kegonor, kararan koraa kemaa kounii niton sanasana en chito nemoche kogonor ii ko tun yegonor ii komuche kogagee en chogosiek anan koo kogagee en yegagigonoren amaa nunyoo, kjararan kabiza boisionii ak toret ab kee, ngiger ingunon en pichait ii kotoretigee piik en boisionitok

koroi nito koo noton konayat koo terekta anan ko tractor en lugait noton nebo kingereza ago moshinit nito kogararan kabiza en biik ab kokwet nyun ii sanasana en temiik chetinye mbaronik cheechen um eeh temik choton chetinye mbaronik cheechen ii, koo maat komuch kotemis ichek kotem mbaran noton tugul en icheget anan koraa ndosiree biik koraa kotem mbaranoton ii komamuch kotaar biichuton mbaranoton amuun yechen mbaronik chuton, bogomonut terekta kabiza en mbaronik cheechen ii sanasana en temisyeet yon kemoe kinaam keminso um soo boto riibet ab mbareet koraa ngeboisien terekta initon ii amun isubii oret noton negaran yekitemdoo imbaar ago chobe koraa ngungunyaach konyumyumit asikotoret biik cheminse kogeer nyumnyumindo ak kosich nyumnyumindo yoon minse anan ko yomine minutik kwaak kararan koraa koroiton ii en yon kiibute tuguk en imbar chegagoruryo omun kimuche kinde ak keiben anan kelaen koba komosweek chemuche koloen etn imbareet kararan ago ocheree temiik kosich kiiton

Koroiton ii konoton konayat ko karlik en lugait noton nebo kingereza ako si yon kokebut en imbar yon kokorurio koo kebute, akosikekonor koik fresh kokaken koyoche kekonor koyechen komukulen kounoton ii kotom kebutobut, akoyoche koraa kekonor en komoswek chemoni beek ii ako elesiche koraa fresh air ako elemosiche asista koraa, imuche koraa kekonor en bepabak orit ii amun momokchingee beek, ako koraa komoche maat noton nemiten ngweny ii, ako ingekonor komie kouniton ii komuche koraa kowo agoi orowek loo anan ko somok ingekonor komie ,, aa yon kokebut anan kebal karlik initon ii anan kokakeseken ii koyoche koraa itinye chito fridge anan refrigerator asikekonor anan ko ingekonor en refrigerator fridge for kokaken kou wikit .

Koroiton ii ko kitunguyot noton nelel ii , nelel sana sana kekuren spring onions, ako miten koraa non birir noton ko ketunguiyot nebo kawaida ko koroiton ii ko en kaa komotokimine motorutu korotwechuton ako kimuche kityok keal ii, ako ingial, ingial ketunguichuto ko nyokekonori en olemoitchin ropta anan ko elemoitchin beek, ako sana sana yon kotokebute en imbar ii anan ko kealen chito nemine koyoche inyon imaa asikosto beek asikokakee korotwechuton en ak keboisien en kasarta nekoi , kararan koraa koroiton amun kichoben omitwogik ako toreti omitwogik kosich onyinyindo nemiten barak, kararan kabisa ako kichere temik cheimuche komin kitunguyondoniton en komoswek elemiten ii elemuche korut ii komin icheket kabisa amun kararan missing' sana sana en omitwogik ii ak en borta ap chi agetugul ii, ako koraa ngwalda kosiche chepkondok chechang.

Koroiton ii konoton kekuren lettuce ana ko sana sana komoche kokerken ak kebich akoinoniton kechoben tuguk choton chekikure mbagaa , ako kararan missing' koroiton amun imuche kwalda temindet ii kobaa sana sana ko otelishek chuton chun echen kararan missing' koroiton amun, inoniton ii kemuche kemin en taerishek kou elekokichpto en pichait ii, anan kimuch koraa keboisien indoishek chemokoboishe kindoo kityok ngungunyek, anan koraa kemin en imbar ele yatat okorutu koraa komie missing' yoche koraa kerib atebenywan ii anan kokimnotenywn ii ak keriben icheket isirek choton cheimuche kongem rutunenywan elekingemdo ingunon koyoche kebit ak chemicals choton chetoreti kobwaa komie anat kosich tabushek en yetunet, kararan koraa missing' boisioniton ii nibo kechobeb toerishek ii amun ribe napas ak kokochi chito komin rurutik chechang en Imbarenyin.

Ochone boisioni misink amun kararan kabisa sana sana ko en ribetab nabas anan koyon metinye imbaret newo misink ii ko kararan boisioni keteche kit netot iminen tuguk chechang en sabarit agenge, sana sana kobo chito non machang bik en konyinet ii komuch koyai boisioniton amun spinach chemiten yono kotutukin imuche kityok kichope kityok eb omishet, ako boisioniton kokararan koraa kabisa amun en tuguk chekamin chichi kotoreti, kotoreti koraa rurutik tugul choton ko kebich ,isoik ak spinach anan koo ak kebich chemite barak yuno korut komie amun nomekee ingemin tugul kibagenge korutu komie ak kosich nyumnyumindo kabisa en yetunenywan akoi koik rurutik chechang misink chetoreti temindet koboisien en kila ak kila, anan koboisien en mungarenyin ak kosich rabinik choton chechang ak kotoreti inendet en kila en betutab kila ak kila.

Ee obwote oyoe boisioni missing' niton kobo ribetab tiongik ap kaa choton ko artok ii, artok ak iin kondoo choton chekiribe en kaa, Kararan boisioni missing' amun tiongichuton komokchingee tuguk chetutukin ako choton ko suswek kityok chemokyingee kwam anan ko akoboto koraa chumbik choton chemokyingee en kila ak kila ko Kararan koraa missing' amun boisioniton kotoreti temik kwalda kosich raa chepkondok en kila ak kila amu inkwalda ngechiriet agenge kosich rabinik oot cheite elifushek tamak ,ako kararan koraa boisioni amun toreti koraa temik kosich ak koker kole kararan ingerib ngechirek en kaa, amun toreti koraa en tililetab suswek amun ome suswek icheket missing' karan kabisa boishoniton amuche, ochome kabisa ayai boisioni.

En imaainichuton ii koo miten chuton chubiriren ii ak chu lelach lakini en anendet ochome chuton chu lelach amun choton koongen ole chebo kienyeji akotinye icheget nutrients chechang en borto, tinye nutrients chechang misink en bortab chito amun tinye choton koo toreti ,tindo protein cheimuche kogoi chito sikoet chito akokochi koraa kimnotet en bortanyin kararan kabisa niton ni lel ii koraa en aldaet sana sana kochito neyoe mungaret ko omuche anee ayaldaa ii chuton chu lelach ii kotinye beit nemi barak kosir chuton chumoche kobiriren , chome koraa otelishek chechang kwal chu lelach ii ak kokochi chito chepkondok choton chemi barak chetoreten inendet kotesen mungarenyin ii ak kotes maainichuton kotoret, kotoreti inendet koraa en rabinik ak en sobet noton nebo kila ak kila en maainichuton.

Tuguk chemile bik en pichainiton ii komile bik amun miten inguruet nerue kabisa ako kometo lagokchik , anan koo tiongikchi chemengech kochuchuni inendet kokoru, ako kit nemile bik koraa kotogu kele birchingee kinet anan ko kinaik lakochuton chuchik ako rue inee kamet momoche konai kole oinon nemonyor ii , kokaran missing' niton ii amun kanget kan koi inendet, kararan missing' boisioni en chitab kaa amun nguruet kokit neimuche keboishen ko omitwokikab kila anan kimuche keboishen kialda amun tinye rabinik choton chemi beitab barak, kararan kabisa boisioniton oi en chitab kaa ak chito noton nechome temishet , kararan kabisa boisioniton en siketab chepkondok amun imuche kwalda chito en beit noton nemiten barak missing'.

Boisioniton ko noton koboishet nebo ribetab iplekok, ako ribetab iplekok ii koboishet nechome bik missing' sana sana en kokwet, boishoniton nibo ribetab iplekok ii koo mokchingee koraa rabishek chechang robetab iplekok, amun kiplekok ii komokchingee oletilili cheingunon chito nemoche kocheng korib iplekochuton koyoche kochengchigee kot noton nemuche koribe iplekochuton, amun iplekok ii komoche oletilil missing' ako mokchingee koraa omitwokik choton chemobo kawaida moxhe kiplchi omitwogik choton chenomegee ak boruekwak , ako koraa ribetab iplekok komoche tililindo nemiten barak, imuche kobar icheket simdo ako bik cheyoe korotwechuton en kokwenyon ii kokikoker kole kikorib tililindo ak korib koraa koribchi omitwogik iplekochuton ii sikosich choton chemokyingee kararan koraa boisioni ako kichere chi nemuchekoyai boisioni koyai amun nyumnyum missing' akotaa kotilil.

Kit nemile bik en pichainiton ii koo miten taritiet neribee imaainikchik kabisa, ako maainik ko kayumngee en kesit noton nemingin kabisa, ako mile bik kabisa koroiton ii amotinye toretet nebo chi akee ako kitech kesinyin en kot barak koraa ako maainichuton chuchik ii kochang missing' ako mile bik kabisa pichainiton ii amun indibwotchi ii kotun, tun kogenyee maainichuton ii kochang maimuch koraa kobur kokaa kee ineken koribee maainichuton amun koraa komokchingee omitwogik en kila ak kila, nibuch ii ko Kararan ngorib ii asimangem tiongik alak boishoniton nyin anan komosich koib iin tiongik alak maainikchik ii chemokyingee, chekongchingee kokes , chemokyingee kogeny lagokchik

Kit netesee tai en pichainiton ii ko indiner ii komiten orok oengu chebo ingokaik anan ko orok oengu chebo taritik chekakokeny kit netesee taa ngunon ii koo kikoit betushek choton chebo kokeny maainikab taritiet, ako boishonito ii komuch kotar betushek tiptem ak agenge ako indiker ingunon ii komiten taritiet nekotokomonguu ako amun tokotinye maayat en metinyin indiker koraa komiten agenge en taritichuton ii che inetegee kotee icheket, ako kararan koraa boishoniton ii amun tesee koraa indondab emet kokaranit amun tesee koraa misink taritichuton sana sana en subui kotoreti koraa bik kongeet bik en kila ak kila kararan kabisa boishoniton.

Tuguchu tugul chumi pichait ii kochoton koboto layer mash ko choton ko chengek choton chebo ingokaik cheloku ako bokomonut Layer mash ichuton ii amun toreti ingokaik choton chekiribe kobolokunet kolok en kila ak kila, ako cherubu kochoton broiler extra strarta ako kararan koraa bokomonut chengechuton chubo broilers ii amu chengechuton kobo ingokaik choton chekiribe asikiam chekiboishen kiam bendanywan , ako cherube ko choton koraa ko chengek choton chebo broiler che chetoreti koraa broiler koechekitun anan ii kosich bendo noton newo misink, bokomonut tuguchu somoku amun toreti ingokaik tugul kokon rurutikwak en oret noton nenyumnyum misink ako imuch kialda rurutikwak ii ak keboishen komie ak kesiche rabisiek temindet anan koribindet.

Ndoker koroi koo kit nenyone metinyu ii koo noton nekibwotchingee kole omitwogik ocho chenyolu inai ile mokchingee ingokaik asikobit imuch irib icheket, iboru pichaini kole mokchingee koraa bandek choton ko bandek cheyomiotin misink toreti koraa ingokaik kokochi nutrients akokochi koraa kolok en borto ak kokochi icheket kobio komie, choton ii chebo oeng kochoton ko grains ingokwet komokchingee grains kabisa asikomuch kosich choton carbohydrates en borto ako kararan koraa en imaainik ii ako en chobetab imaainik koraa , koraa en vegetables noton ko nebo somok ii kobo komonut koraa en Ingokiet amu toreti icheket koriben, koriben, mionuokik choton cheterter en bortanywan ikochin koraa kimnotet ak kochob maayat kokimit, koraa en nebo angwan kochoton koo insect anan koo kaliangik anan ko chemengech choton chemokyingee, komokyingee kosich kabisa protein ii akomuch kolok en nyumnyumindo ak kocher maayat nekararan misink.

Poishonitoni ko noton ko poishet noto nebo ripet ap samakinik Ako Chang karik ak ng'omnotet cheachei inai kotomirip, ana kotomo iyaiboisioniton Ako checheang eng karik kochoton ko yochei inai ile me omitwokik che mokchinke samakinik chuton akone chemamakchinke akinai kora ile yoche kora kotililen peek chemiten asimapar icheket ko chikaimuch kekakiboisien ako kararan kora inai ole icherundoi samakinik chuton yon kakoechekitum ko imucheiialde anan ko imache iam koyachei inai ole ifishendai anan icherundoi en puliniton amun imuchei kobar alak kotkomenai olekicherundoi akokora beat koyochei inai kole mayachei ibai samakinik chechang eng pulit agenge ana eng pond agenge amun imuch kochilke icheget akomasich amitwokik akobargei icheget

Kit netesee taa en yu konoton koo minetab muchelek ako en pichainiton ii koboru lakwet nemine muchelek en beek chechang ako iboru pichainiton kole mokchingee muchelek beek chechang kabisa en imbaret asikorut icheget komie amun muchelek ii koo yee beek chechang ii asikomuch korut komie ako mokchingee koraa ngomnotet nemi barak en minet amun ii oleyamakimin komie ii komorutu komie korotwechuton akoo ingiker koraa en pichainiton ii mi ngungunyaat nemokyingee koraa mucheliondoniton noton ko clay soil ako kararan misink ingenai kole ,ingenai ngungunyaat noton nemokyingee ak karik choton chemokyinigee mucheliondoniton ii asikorur komie, kararan kabisa inginet temik konam koyai boishoniton ii asikokon rurutik chemiachen ,ako koraa en ribetab toritik chemuch kongem rutunenywan ii koyoche konai chito karik cheyoche koboisien asikoter toritichuton.

Boisioni ko omuche ayai kabisa amun noto ii ko minetab miwek, ako minetab miwek koboishet noton nenyumnyum misink ako toreti temik kabisa boisioniton nibo miwek amun imuch kialda en beit noton nekararan akmuch koraa kotoret temindet kosich chepkondok koyob biashara initon ,koraa ko Kararan boisioni amun chang biashara ak kasishek cheobu miwechuton amun ii imuch kosich chito koboisien kongaa koraa ak kosich choton juice cheyobu miwek ak kwoldechi bik anan komuch kwalda miwat ak kowo kounoniton , Kararan misink boisioniton en chitab kila ak kila ak en temik chechang, ako ochere temik tugul ii komuch kotestaa en boishenywan kasiniton.